Matinga nĩ mateithĩrĩirie mũno harĩ ũrĩmi na ũhoro ũkoniĩ na ta kũhanda ũguo kũrĩmĩra ona kũgetha, nĩ mahũthĩtie ũhoro ũcio. Ũgakorwo mũndũ ndaratũmĩra mbeca nyingĩ tondũ matinga nĩ marahota kũgetha mũgunda, mũnene biũ ona kũhanda nĩ marahanda. Tũtege nĩ twega nĩ tũtũmĩkaga na kũhũra ndawa , tuombũkio nĩ tũhotaga gũthiĩ kũndũ kũnene tũkorũra mũgũnda mũnene biũ. Koguo nĩ citeithĩrĩirie mũno na cikahũthia maũndũ na cikahũthĩria ona mũrĩmi kĩmũhũko agakorwo ndaratũmĩra mũno. Ona gũtuĩka andũ nao nĩ marateta makaiga nĩ ciũkĩte kumatunya wĩra, wĩra ũrĩa maraheagwo ta mũgũnda andũ ikũmi gatege kau nĩgakũhũra ndawa gegaika na ndagĩka nini koguo ona mwene ndaranindi gũkorwo ehau.

Macini cia gũtwarithia ta matinga cia ng'ombe iria cigũcagio nĩ ng'ombe, nĩ cinyihĩtie mũno ũrĩmi-inĩ na cigateithĩrĩria magetha kũingĩha tondũ mũrĩmi nĩ arahota kũrĩma area nene na akarĩma kwa ndagĩka nini kana thikũ nini, gũkĩra rĩrĩa aratũmagĩra moko ma andũ. Tondũ andũ mathiaga na magatinda ũmarũgamĩrĩire no macini wanengera ndereba ũmũnengere indo iria ibatiĩ, ndũranindi gũtinda ũmũbuatĩte. No kũmũnengera indo icio na nĩ ekũruta wĩra na magetha nĩ maraingiha tondũ ona gũkorwo nĩ kũharĩrĩria kũrĩmĩra kana kũhũra ndawa. Nĩ ũrahũra ihinda rĩrĩa rĩbatiĩ na ũkahũra mathaa manini ndũroya thikũ nyingĩ.

Ũhoro wa kũhanda na gũthiĩ gũthũrima mĩmera yaku nĩ ũndũ wa bata mũno. Tondũ nĩ ũkoragĩrĩra rĩngĩ nĩ haragereire mbaa cirahĩa, he tũtambi rĩngĩ tũracigia. Kũguo gũikaraga ũgĩciroraga nĩ ũndu ũkoragwo wa bata harĩ mũrĩmi. Ndũngĩkora, kĩũndũ gĩtingĩkumĩrĩra hi na hi tondũ nĩ ũraikara ũkĩroraga mĩmera yaku.

Thikũ ici mũndũ ndaheagwo rĩthiti na moko, ũheagĩrwo rĩthiti online. Warĩkia kũrĩha, nĩũkũragwo ũmahete E-Mail yaku, ũgatũmĩrwo rĩthĩti yaku hau ũgathiĩ ũgacabithia, ũgakorwo nayo rĩu ĩyo ya guoko ũrenda. No rithiti marutaga online kaingĩ. Ndionaga cia moko harĩa ndanakorwo ndirĩ ndona cia moko, ndirĩndakorwo ngĩheo rĩthiti ya moko heagwo , nĩgũcaba thiaga gũcaba yaikio online.

Muoroto warĩ wa kũmagũrĩra macini cia kĩrĩu, mahote gũthoma na gwĩka ũthũrimi makĩria kũgerera nenda-inĩ, nĩ macini magũragĩrwo macini cia hinya, makĩrĩa ya iria menacio na kuongerera irĩa ingĩ menacio.

Haha nĩ andũ maratarĩrio ũhoro wa kũmenya marĩa matũrigiceirie, ta ũhoro wa kũmenyerera mĩtĩ itũ, ũhoro wa nenda-inĩ handũ wagũtũmĩra maratathi mũno tũgatũmĩra ngenda tũtige tũkĩandĩka marũa makũnenganĩrĩria na moko , tũtũmĩre ta mecenji, tũtũmĩre E-mail, Facebook, indo taicio ũhoro wagũkinyanĩria, handũ wagũkinyanĩria marathi tũgathũkangia mĩtĩ. Tũngĩtũma indo taicio nĩtũgũkorwo tũteithĩtie marĩa matũrigiceirie.

Ũtungata-inĩ wa Equitel ubataranaga oũkorwo na thimũ ya gũoko kana nĩ-ĩno ya kũmondora kana nĩno ya kũhũtahũtia gĩcicio yothe nĩrũtaga wĩra na Equitel. Urabatara oũkorwo na namba ya thimũ, mbeca nĩũkũhota gũcigũcia kũma bengi ona rũni mũndũ nĩoyagĩra o thimũ-inĩ yake. Kogũo kĩndũ kĩrĩa ũrabatara nĩ thimũ na ĩkorwo na mwaki oũguo tu.

Ũhoro wa kĩmbeca nĩũhũthĩte mũno nĩũndũ wa bengi ino ya NCCB, tondũ nĩrehete ũhoro wa marĩhi ma thĩmũ-inĩ noũige mbia na thimũ yakũ na noũrute na thimũ yakũ, kogũo mbia ciakũ winacio gũoko-inĩ ona ciĩ bengi. ĩkahũthia mũno nginya mĩthiĩre, ũhoro wa gũtinda ũthiĩte bengi kwara raini, gũte mũthenya ũgĩthiĩ raini-inĩ, kĩ maũndũ mothe noũhote kũmekĩra thimũ-inĩ nomeke ihinda rĩaku ũtegũteanga mathaa tondu noũkorwo ũthiĩte kũrĩa irio cia mũthenya kana rũcinĩ ũkĩnyũa cai, nĩũkũhota kũingĩra thimũ yakũ nawĩke motũngata ma gibengi na njĩra hũthũ mũno mũno. Kogũo NCCB nĩtũteithĩrĩirie mũno nginya akũrũ nĩtũramabũndithia ũhoro wa gũtũmĩra mategũtinda magĩthie bengi na ũndũ ũcio nĩũramakenia mũno atĩ ta cucu nĩekũhota kũgũcia mbeca ciake ciĩ bengi cigoka thimũ-inĩ yake agaciona hau, nĩmaraigua makenete mũno.

Atongoria anene a bengi nĩmakoretwo na ũteithio mũnene mũno bururi-inĩ, nĩgũkorwo makĩnyitanĩra na magathondeka kiama kĩrahota kwarĩrĩria andũ ao, customer ciao makaciarĩrĩria, okorwo nĩ kĩndũ ta marũni, makahota kuheo marũni na na na interest ya thĩ biũ. Makahota kũnyitana mawatho, magathondeka mawando marahota kũrũgamĩrĩra bengi ciothe kogũo customer okũrĩa athiĩ nĩarakorwo aiganĩrĩte. Okorwo nĩ ta bengi wandĩkĩire mũndũ ceki kuma bengi ĩno nginya ĩno ĩngĩ makanyihia mathaa marĩa marakoragwo kana thikũ iria mũndũ aretagĩrĩra atĩ nĩũgũthiĩ ũmũthi onakorwo ceki ti ya bengi iyo ndũgweterera ũrĩa torĩa tene mũndũ etagĩrĩra ihinda inene. Nĩmarĩrĩirie maũndũ macio na ngona ũndũ ũcio ũgĩteithia mũno tondũ taithũĩ arĩmĩ rĩngĩ nĩũkoragwo ũhetwo wendetie kĩndũ ũkaheo ceki nĩ mũrĩmi namũtitũmagĩra bengi imwe mbeca icio nĩcio ũkwĩhokete. Kogũo mahũthĩtie mahinda macio, nĩũrakorwo ũndũ ũcĩo ũgĩteithia arĩmĩ na makĩria mũno bururi-inĩ.

Maũndũ ta maya mokĩte ma bengi ta Equitel ũguo na NCCBA kũrehera andũ ũhoro atĩ mbeca no ũciige wĩ harĩa ũrĩ ũtegũtinda ũkĩoha thabarĩ ya gũcitwara, nĩũrateithia andũ mũno kũmenyerera mbeca. Gũkorwo atĩ mũndũ arĩ o mũcii gwake, anyiita tũbeca tũrĩa enatuo nĩekũhota gũtũikia thimũ-inĩ na agatũtũma bengi agaciiga arĩ harĩa arĩ ategũtinda akĩoha thabarĩ. Na ti ta tene ũrĩa mũndũ arakoragwo na mbeca rungu rwa gĩkondoro, angĩkorwo nĩ ũrenda kĩna ũkagĩra mbeca o hau rungu rwa mũkondoro. No rĩu cii bengi mũndũ nĩaiguaga hinya wa kuuma nyũmba, wa kũoya thimũ atĩ wĩtie ũgũre mũgate kana ũgũre kĩndũ gĩtarĩ na bata ũcio mũhiũ. Kũoguo ũhoro ũcio wa njĩra cia nenda-inĩ nĩ ũteithĩtie mũno. Makĩrĩa mũno ta ũyũ wa thimũ ya moko, nĩ ũrateithia andũ aingĩ mũno matararĩ na ũhoro wa gũtũmĩra mbeca wega nĩmagĩte ũhoro ũcio rĩũ. Na ningĩ ciama ici cithondeketwo nĩ atumia gũkũ, ta ingĩ njiguaga magĩta ngumbato, nĩcimateithagia mũno mũndũ ahithie kĩndũ hau, agacooka ahota gũkuumbata eke kaũndũ. Kũoguo ngona nĩcigiteithagia mũno.

Maya nĩ marĩtwa marũrĩrĩ rwa kĩmathai. Na aya nĩ atongoria a mathai-inĩ. Ta Ole Saitoti, Ole Nkainserry, Ole Nkaiserry arĩ mũ mĩnĩsta thirikari-inĩ ya ũhuru wa ũgitĩri. Ole Saitoti nake nĩakoretwo e mũtongoria, nĩakoretwo e mũnini wa mũtongoria wa bũriri hĩndĩ ya thirikari-inĩ cia Moi, na arĩ mĩnĩsta wa gĩthomo. Ole Sankei na Ole Kores nĩatongoria a ikĩro kũu mathai-inĩ. Kuogwo aya nĩ atongoria a rũrĩrĩ rwa mathai.

Kũmũhe ũhoro wagũtũmĩra mbeca, mũndũ a mwonaga aingĩre ikundi-inĩ iria ci itũũra-inĩ ta ciama irĩa tũĩtaga cia mĩngũ raũndi, irĩa mũheanaga ta kĩmweri ũguo, mũheanaga kĩwiki , kũrĩ ciheanagwo mĩeri ĩrĩ ũguo, ũmwonithie bata wa kũingĩra ciama-inĩ ta icio. Na aingĩra ciama-inĩ ta icio, agabangĩra mbeca aheo ũrĩa ageka. Namakĩria moguo no ũmwonithia nginya kũhingũra bengi, no ũmwerethere ũhoro ũyũ wa ng'enda-inĩ wa kũhingũra bengi na thimũ. Atĩ one harĩa arĩ ona tũbeca twake tũnini, no ahote gũikia mbeca icio thimũ-inĩ citige gũkorwo ci mũhuko, atige kũgũra matonyo kana kũgũra ona kĩrĩa kĩngĩ, gwĩkenia, gũkenia tũhiki twake, ahote gũ- save. Kogwo ingĩmwambia ũguo. Ingĩambia kwamba kũmwonia bata wakũingĩra ikundi-inĩ. Nakũu ikundi no kwo egũthoma ona itegũtinda ngĩmũhe ũhoro mũingĩ.

Ndĩrona tarĩ gĩtũngũrũ niĩ gĩkĩ na guitũ gĩtũngũrũ twethete kanyamũ kahana ta gĩcungi, nĩho tũikagia handũ hatangĩiga ũhehu na tũticiganagĩrĩra mũno nĩkĩikarie kĩ ika tondũ gĩtũngũrũ gĩtiendaga ũhehu. Kĩngĩhota kĩgĩe ũhehu nĩ gĩbuthaga narua mũno na twatua kũgũra, tũtigũraga nyingĩ tondũ tũtirĩmaga itũngũrũ ithuĩ, koguo tũgũraga o tũnini ta twa gũtũmĩra wiki ĩmwe kana igĩrĩ, na twatua gũciiga tũgaciiga handũ hena gĩcungi onokorwo nĩ gabakũri gabakũri kahana gĩcungi kana kaneti ũguo, ũguo nĩguo tũigaga.

ĩno nĩ mbica ĩratarĩria ground ya thukuru ũmwe, ũrĩa ũkoragwo wĩikarĩte, waingĩra kuo ũrĩa ũgũthiĩ wenda indo icio na ĩgatarĩria motto yao kana vision yao nĩ ĩrĩkũ, kĩoneki kĩao nĩ kĩrĩkũ maũndũ-inĩ maya.